Ore entoki nadolita teneweji, adolita enkabui ashu enkumoto oltungani otua oji taa enkarna lentim amu eigero naa embao, nadolita sii tenaduo nkaburi, adolita euno irkeek ootubulutwa, madamu oleng olkokun lataasa esiaai naijo ena kake atadua sii easi te murrua nainguaa naa ore sii entoki naishiria arashu entoki naitodolu ena unoto orkiek arashu mataa enkumoto oltungani otuaa naa keitodolu ajo keatai enkishui baada enoshi nkata etua oltungani, neaku ore naa eladuo lsheni ouni nebulu nenyoriju neitodlu naa ajo ore sii ninye enkishui eltungani enoshi kata etua naa kepiu te dukuya.

Ore enkardasi enssf naa enkardasi esirkali naitasheki laasak le siaai ashuu lmembai lenyenak aaore taa olmembai naa oltungani oirigista te NSSF naaku ore lenko arashu enkipirta ena ardasi neitasholi laduo membai lenyenak enkata naitabaya larrin limoruau te siaai empisai arashu financial security aainchere keata larrin naa tenebaiya oltungani nemeitoki aashisho naa inakata kincho ena ardasi e NSSF mpisaii emuruau, naa ore eneiko teneas esiai enaduo ardasi naa keata ematua ormushaara nadung'uni pookin laasani le esiaii aainchere emautua e imiet five percent neata sii enkoitoi niindim oltungani atalie te nkoitoi naake iye makeon ashu enaji voluntarily naaku ore ena kata intabaya ilarrin le moruao mintoki aashisho, nikinchori kuna mpisaiii pikitumoki aisaidiya too enkolongi neton inshuu nimiindim ataasa esiai.

Ore enaa enaelewa ena swali, naa nchere naa ore to olari loo intomonino naudo o Ile okuni, naa Ina olong' opa einoto olosho le Kenya democracy. Negeluni naa opa te Ina olong' orais Le dukuya a Jomo Kenyatta. Ore ake teina rishata ake neata opa sininye ilbungei lotageluaki, a nchere etii kulo ogeluno tiatua iltung'ana, neatai naake siininye kulo loojoi nominated ashu ilouti. Naa opa teina kata, nemaidim naa aipotuo ajo fulani opa olbungei le dukuya amu etegeluaki tenkata nabo, kake aidim naa atolimu ilbungei le dukuya tolosho le Kenya aa nchere etii opa oltasat oji jaramogi oginga odinga, netii Daniel Arap Moi, netii Tom mboya, netii Ronald Ngala aa ninche ilbungei le dukuya ogira arikisho tolosho le Kenya te ilo apa opa.

Ore tenkop ang' aa inchere aii naa najo county orkejuodo oree oltung'ani olilepua tesiasa oleng' aaku oltung'ani otoning'ne naa orgavanai ootii inkishu tanakata ojii enkarna honoured Joseph Jama ole Lenku amuu oree ele tasat naa ore enaa peejing' olorika lee governor toorkejuodoo tetoning'e oleng' nenataami are naatoriko ometegeluaki ninye meeta ninye chairman loormaasai arashuu aa nchere spokesperson oltung'ani laa ninye oitetea arashu ninye eiro te niaba ormaasai neilepie enkarna oladuio arikoni oleng' neitodolu naa ajo ore tesiaisa elepua oleng' ele tasat netagolo enarata enye oleng'.

Ore entoki nadolita tene wueji, nadolita oltung'ani oibung'ita entoki naji mouse e kompyuta, naitodolu naa ajo etii darasa egira aiteng'en iltung'ana enkoitoi e kompyuta. Naa ore naaji enaiko paaisum oltung'ani enaiko pee eyiolou aitumia kompyuta naa aisidai ake tening'as aimarie entoki naji theory a Kore taa theory naa enkisuma naa inteng'en oltung'ani te entoki naji written words arashu notes, niitodol ajoki keji ena toki entoki naje, teneatai duo emause, nilo ajo inchi inko pee intumia. Ore ake pee indip atuutaki ake duo esiai pooki e theoretical naa aisidai oshi taata te enkisuma e oshi taata teninteng'en oltung'ani te practical, a nchere ore entoki naa intodol ajo ena ias, neas sii sininye makewon, amu Ina kata etumoki aibung'a asioki. Neaku ore naa enkoitoi niindim naa duo aiteng'enie oladuo tung'ani, naa tening'as aifunza tenkoitoi naji ene theory nintoki aitaasa practical iata enaduo kompyuta ino teine, netii sii ninye ine pee etumoki aironya duo entoki naifaa duo pee eirony amu Ina kata duo kenarikino metaa ore pee etum enaduo kompyuta nerikino ewueji nai

Aingua nanu emurua naji ene kajiado kaunti, naa wore ilarikok lanyorr tenkop ang', anyorr olarikoni oji katoo ole metito, aa ninye ng'ole oingorua olorika legavana nenangari oltasat ojo ole Lenku, naa kanyor ele tasat ojo katoo ole metito amu , wore history arashu erikore enye natulusoyie, nitaasa iltunganak le kajiado south enaa enalimuni. Nitoki aaku olarikoni oborr, nenyorrisho, naa olarikoni sii limilepie keon pee ilepie iltunganak ninye. Naitoki sii aaku anyorr olarikoni le kajiado west otii tenakata inkishu entaam eare, oji enkarna enye George Risa Sunkuyia. Naa wore entoki nanyorrie ele arikoni, keborr sininye oleng', neass maendeleo nemeeta siasa chafu arashu siasa enkutuk nemetii matendo. Neeku anyorr oleng' kulo arikok, tenkaraki naa inkiasin naakira aitass olosho lang.

Ore ilomon oipirita mugomo o nkera e shumata e Nairobi, a nchere University of Nairobi, naa eshomoito duo Nena kera aigoma tenkaraki imbaa naara are o uni natoming'o. Amu ore embae e dukuya naleng', nejoito naa inaduo kera megirai apikaki imakisi enye ewueji naji portal anaa eneifaa aa ore taa portal etiu anaa enapa naji report book te primary, napiki imakisi e laduo tung'ani teneas entemata neimaaki nedol. Neaku ejoito naa mepikitai imakisi portal anaa enaifaa. Ore sii enkai nagirai inkera aigomare nejoito meng'warita ninche esiai erikore e naduo sukuul, aa nchere taa ore taa board of management e naduo sukuul, nemegira aitiship inaduo kera too inkoitoi naatilimutuo sininche.

Ore taa CRB naa ewueji napiki enkarna ino naitodolu ajo iata esile neitu ilak oltung'ani, ashu naa ewueji ake iyie yeyote niayie esile neitu ilak, naa ore eninko pee ing'uraa tanaa itii CRB listing naa indim ake aironyo te simu aingurai te simu, neirony star ongwan, uni katitin are o hash neiriwaa, ore pee iriwaa nelotu enkarna ino niidol tanaa itii anaa mitii, naa tenaa keata naa itii, naa idol ake ajo itii naa tiaa sababu pekilistaki te CRB. Ore ake pee eaku kilistaki te CRB, naa ore naa enkoitoi e dukuya nintaunye kewon naa piilo ake alak enaduo sile naa nitadua ajo ninye naikuna mekitipiki CRB. Ore ake pee indip atalaa enaduo sile, niisuj naa mekinchori entoki naji certificate of clearance te CRB, naitodolu naa ajo mekuree iata enaduo sile pee kitumokini aitayu teine wueji, nishukujye naa ainguraa laduo kereti oingurayioko tanaa itii, ore ade pee mitii neaku sawa , kake Kore ake peaku ing'il ake ainguraa nitii nindipa naa atalaa esile nishuko naa alo CRB mekishomo naa aisaidia.

Adolita oltungani otii orgilata ashu eroom, natii enkardasi arashu ebood naigiero VCT aa wore taa VCT, naa ewoji naipimie oltungani kewon tenaa keeta emoyian ee biitia. Naa wore ena siai, naa kanyor nanu oleng', naa kanyor tenkaraki kuna. Kaisidai tenilo oltungani aipim kewon, pee iyolou tenaa imoi arashu mimoi. Amu wore enewuoji e VCT naa wore pee kimpimi niyiolou ajo imoi, nikiutaru nikinchori irkiek liwok, naa eekindim aisaidia naa ninye pee ibik inkolongi kumok ake inchiu itu kintanyam kindimu enaduo moyian. Naa wore si esiai e VCT naa kenarikino ake piilo kila baada oo lapaitin Ile, aipim kewon pee iyiolou hali ino makewon. Neeku aisidai naa amu, eret oltungani metayiolo kewon pee meeyim enaduo moyian osesen amu keeta ewoji naa tenebaya, nelo naa agolu amu keeku miidim irkiek.

Ore embae nayiolounye serkali dupoto orpurkel , naa keata serkali iltung'ana lenyenak kumok tiatua kila emurua oisaidie lee eyiolou enegira aikunari isiaitin to losho misima. Nchere, ore te emurua neatai naaji iltung'ana loijo ilaigwanaak, naa ninche sii easishore serkali, metaa etii ake usaidizi nayiou ashu netii ake inyamaliritin nagira aimaa lelo tung'anak , nebaiki sininye serkali e shumata eimu kulo aasak le serkali. Neaku naa kulo tung'ana loigero serkali ninye etumie sii ninye serkali ilomon oipirita ilpurkeli ashu inkwapi pookin.